Mokuongo ik gigo duto midhi tiyo godo e kayo niang' kaka beti. Bang'e ilos yo madhi epuothino endo. Ichak ng'ado niang' gi piny kitiyo gi betini mabith. Pog it niang' kod niang' baeto ipang gi kanyachiel. Tirit mondo tinga kata mkokoteni mari okawgi kama ipango gienoendo.

Yiende konyo choko lo kamoro achiel mondo kik pudhre. Komachielo to yiende kelo koth kendo konyo pi bedo ebwo lowo maber. Yiende gin chiemo kod ute mag winy. Komachielo to yiende miyo wagerore ebero ngimawa makare.

Bel, kal, njugu, oganda, oduma kaachiel koda rabuon. Bel nyak maber e aluorana kaluwore gi chieng' mathoth kod koth matin. Mana kaka njugu bende nyak kaluwore gi kodhi kod loo ma opidhe. Kata kamano, chamgi eki dongo maber kendo makare nikech pogruok mar ndalo koth kod chieng'. Rabuon bende timo maber e lope ainagi eki nikech koth matin mayudore saa ka saa.

Oduma en chiemo matije yot nikech ute tee, kata ji tee ngimagi ogedo kuome. Chiche bende yudore kamoro amora. Oduma inyalo cham mang'ich ka iboke kata ka ibule, kendo kotwo tirege, itedo kode kuon.

Tractor kata tinga tinga, tinganiendi ting'o planter ne malo baeto okunyo bugni kopangore opangore, oluaro kothe e bugni mokunyo mopimore gi mabor matin, bang'e oduogo koumo kothe gi lo maber.

Yamono endo nokelo lal mar stima manomiyo anyiewo teche mag sola mondo okonya. Komachielo to nobiro gi koyo kod yamb athung'a manomeda Nimonia. Yamonoendo noketho ne jo bodaboda tich, mi tijegi nodok piny ahinya.

Mokuongo waketo nyithindo piny kendo wang'eyo achiedh nadi magikale, watemo matek mondo wayud negi gigo magidwaro koda gigo magichando. Wamiyogi hera kendo waketogi machiegni. Koma chielo, to watemo mondo aluora mwakete nyithindwa obed makare mondo mi wang'e midhierogo kachiel kachiel.

Odiochieng' mar tugo en tich Ang'wen ma ng'ato ka ng'ato goyonwa mbaka kaka ngimane osebedo koda ngima jomoko. Komachielo, wabedo kod tugo gi pach ng'ato, kuma wang'eyo e rieko mar ng'ato e yor yango gigo ma opondo.

Timo gimoro kamoro achiel, miyo wabedo gi paro maliw, mar lero kata yudo gimoro e yo makare. Okelo mor kendo onyiso hera mawangodo e kindwa. Bedo kamoro achiel gi jowadwa, miyo wang'eyo achiedhnade ma jowadwa kale e kindogoeko ma gisomo kata ma gin gi paro ma opogore opogore. Kawabedo kamoro achiel, wang'eyo achiednadegoeko kendo wang'iyo kaka wanyalo konyogi e yore mopogore mondo gidhi makare.

Kuonde motuo e diere kothe minyalo pidhie en bel ,alayo ,rabuon kod oduma . Gichayo oro nikech kothe moko dwaro ng'ich mondo gidongi e yo makare. Kothe moko bende ok nyal dongo e lowo motwo karr kendo chal mar kor lwasi nyalo wang'o kothe kata itgi mondo ok dong maber.

Kothe mipidho kae, gin kaka oduma, bel, kal, njugu, oganda, kod alote kaka sukumawiki, boo, kod cabbage. Gin kod chichni mathoth ahinya, nimar gin gigo ma dhano dwaro sate e ngima margi kendo ng'ato ok nyal koso kata e orundu mare.

Ayiero pur mar chae, nikech en giber moro malombo wang', tikne bende mit kendo nikod ndhadhu ma tamre gi nono. Odongo bende kama ber kendo kaka ikaye, bende eyo mamos ka ipono itene kachiel achiel. Tije bende yot maloyo kahawa.

Omedo ng'ato teko eseche ma otiyo. Kendo omiyo ng'ato wuoyo mathoth kendo obedo gi mor mang'eny. Omono rowere mang'eny tieko skul, kendo omiyo familia mag jogo matiyo kodgi bedo gi achiedh nade kuma gidhiye, nimar gin ema iwachogi. Jomoko bende tiyo kode, nikech osiepegi tiyo godo.

Pidho susa but oduma miyo lowo bedo mang'ich seche duto , ka okonyo mondo koth mathoth kik pur lowo. It susa loro ni buya ler mamiyo ok ginyal dongo, nikech it susa madongo ogeng'o kute mathoth manyalo donjo e oduma nikech tikne chalo yadh kute. Eseche ma oduma pod loth, inyalo ng'wedo susani icham gi jogi, kata ius e chiro mondo mi iyud pesa.

Bang' ka ose gole e puodho, ipedhogi e kapera kata ogunia, bang'e tisuago gi yien maduong' kata kidi. Ipiedho maber gi besende ariyo, kata ndope mondo obed maler. Bang'e imoye mondo otuo maber, kaeto inyalo rege kata ikane ibiro rege samoro. Kok kamano, inyalo pogo matin matin ka irego mondo mi ilosgo kuondi kata nyukani ma ihero.

Maendi en nas mapod tin. Kamae e kaka wachame, ing'ado wiye oko matin, bang'e timodho pigeno endo, kata inyalo chamo nyaiye marachar no. Koma chielo, inyalo porie chumbi mondo imed ndhadhune obed mamalo.

Maendi en obuolo, kamae e kaka ilose. Luok obuolo mari maler mine ni kuoyo te orumo e iye. Mok mayi kendo ketie sufriachi. Ol moo mar tedo bang'e iole kitungu machiegni maber. Med chumbi kod gige ndhadhu ma ihero. Ket obuolo mari ei sufriachi, ume mondo imiye thuolo onyuol pige kende. Loke mondo igole e kendo. Toke ka pod oliet ichame kod kuon, ring'o, kata mana mchele.